Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena na enkiremore obrikanya, ore brikanya na endaa nayieri na spices napiki endaa peyie elo aisho endaa mishamu aitobiraki ,spice na ninye ana kunda kulie naji hoho, irnyanya, na endaa na sidai naatavbiotisho sidai tosesen na keuni nebulu na kebulu badala olapaitin obaya onguan ometabaki ile ,neaku enkiremore ena obrikanya na enkiremore sidai amu kisho ltunganak endaa na kemiribninye nisho ltunganak iropiyiani na kemiri nitobir endaa metaabkesidai oleng nikincho shomo tonyora eyiarata endaa.

Ore naa ena siai kaidim atejo kisapuk tenkop ang amu ore iltung'anak lenkop ang naa kenyorr enkiremore naa ke keijitolea ninche oleng nepuo airemisho nepik inkariak niaku naa enkiremore naa ormatunda lo loponiki oltung'ani osarge tosesen neku irmatunda losarge kulo naa irmatunda sidain oleng loisho oltung'ani biotisho sidai osesen nikiponiki osarge neeku naa kalo naa nanu ajo kisapuk amu kiremisho iltung'anak neun nenya nisho inkera peyie ebulu ninche aitobiraki naa kidim sii oltung'ani atimira nelo atum iropiyiani naalo aasie inkulie siaitin enyenak.

Ore naa eniko oltung'ani peyie eiput impala ing'oru inkajijik nalelek elaare naa keng'as naa ele tung'ani alo naa aitodolu inchere amaa enkaji nayieu naa kenkaji nabaa amu ore inkajijik naa kepasha naa elaare itegemea ajo kebaa enkaji niyeu ore anaa esapuko enkaji naa neponari iropiyiani niaku ore enkaji kiti nilak iropiyiani kutitik ore enkaji sapuk nilak iropiyiani kumok neku ilo naa alimu ajo kebaa enkaji niyieu naa kebaa iropiyiani niyata naa amaa asapuk enaaji kelo neeku kisapuk enkaji naa kerisio inkajijik are kake kepaasha kuna ajijik enkitobirunoto neeku ilo sinye iyie adol ajo amaa ena aji kaitiship amaa enda nkae kanyoo eeta ena nemeeta enda nilo naa alo alak iropiani aitegemea naa ajo ke enkaji oropiani aja indimu atalaa neku nejia naa inko ilo aitodolu ajo kaja irumui nayiei naa kenkaji naata duo decorations ashu naata furniture nabaa.

Ore enkisiayiare onkayiok tiatua aji naa embaye sidai oleng amu ore ilayiok naa iltun'anak loo letipat oleng tiatua irmareita lang neeku kajo naa nanu ore enkisiayiare onkayiok naa keret inkayiok oleng irmareita lang nemeeta esiai nimidim inkayiok ataas kees kila enaa ore inye nkayiok nemeeta nong'otonye intoyie neret inka nong'otonye ayierr endaa neret inong'otonye ajut inkajijik naa kepuo sii ninche apuo aramatisho tiatua ina ang naa nekisapuk esiai oramatare oleng tonkang'itie ormasae naa keret inkayiok oleng akutitik abotorok neku kajo naa nanu ore enkisiayiare onkayiok naa esiai sidai oleng naa keretisho inkayiok oleng nemeeta ake ormarei lonare nemeeta enkayioni naa kenare neramat inkayiok oleng amu iltung'anak naa letipat oleng.

Ore naa nanu ara entitoo naa kanyor enkaji sidai oleng' nanyor enkaji naipanga nanyor enkajii naa kii organized ake neeku kalo naa nanu ajo ore entoki napirta peeku kipnaga enkaji ino naa kengas akuu ore usafi eninko tenimpanga enkaji neeku intuku enkaji ino anaakae meeta enkolong nemishakino nimetukuo enkaji ino neeku intuku enkaji enaake ata tena kerunkun ninjing' lelo runkun aituku amuu ore enkaji safi mitumoki anaakij atokoi ilo chafu likilo apiki imoyiaritin tena kedapash neeku kitobira anaake tena kelorikan kipankaro neeku kisidai naake teneeku ilo aitobir enkaji ino nilo aipanka ore intokitin pookin nipik eweji neifaa tena ke jikoni kisidai kitukuo nkiain ana adake pee mengoyu nilo aipanga nena kian aitobiraki nipik saanini tenebo nkijikoni neeku meeta mitapakaro ntokitin te nkaji ino. Neeku kalo naa nanu ako keisidai teni i panga iltung'ana ning'or naadua ore intokintin ee jikoni nemeeti bedroom ore ntokitin ee bedroom nemeeti ninche sittingroom neeku kila kitu tena ke jikoni nchoo eeku jikonj etii tena ke ntokitin ee rumu nairagi nchoo eekuu erumu airagi etii tena kentokitin ee sutting nchoo ekuu sittiing naa etii.

Ore eninko enkigeroto oropiyiani nayieuni tenkata dorrop naa inchere ilo naa aigerr empalai aigeroki kuna benkii ashu inkampunini naishooyo loan nilo naa aliki ajo keeta iropiyiani naaji ine emergency niyieu peyie kipuo naa ninche aisho nilimu ajo kanyio piyieu nena ropiyiani naa kebaa iropiyiani niyieu nikipuo naa sininche aliki faida pidol tenaa idumu nena ropiyiani nikinchori enkata naje peyie ilo ashuku nena ropiyiani akeji ore teneishunye erishata nabanji matejo ilapaitin ile ashu ilapaitin tomon woare neyieuni kuna ropiyiani eeta faida naje nikipuo naa sinche aing'uraa tenaa iya indimu atalaa nena ropiyiani tenaa kenkaji ilo ashetie tenaa ke biashara tenaa ekindim ina biashara atushukoki iropiyiani ashua tenaa ingero nindim atushuku nena ropiyiani nepuo sinche aing'uraa limit ino credit uh oo nepuo sinche bank statement ino peyie kiu eton etu kipuo aisho nena ropiyiani.

Kajo naa sinanu ore esidanon e ATM alang' ene benki naa nchere ore ATM naa ketumoyu toonkatitin pookin niyuieu nemiidim nanyanyukie bank naa keboli ikenitoi itegemea a

Kaidim naa manu atejo ara nabo enye kelo ake ninepu oltung'ani keon intumia iropiani kumok tenkinyang'are alang' duo naaduo nii budget aa. Naa ore oshi ena bae naasa ketii ko tung'anak ang'as looti streets amirisho naa kelo neeku ore duo budget ino meeti kuna tokitin duo nihomo ninyangu amu ino alo ore igira aloolo nitum iltung'ana lomirifa intokitin sidain nikintiship oleng' nijo ntok akeyie. Mainyangu amuu maing'ua neeku inepu keon intumia ropiani neetu duo ilo apik budget ino nitoki sii aku ore ena toki tenepik budget anaa eno kuna ropiani alo eyeu nijo alo ilepaa naa bei neeku intoki aitanyamal budget ino amu meeti duo kuna ropiani atua budget ink neeku kalo naaa nanu ajo kelo ake ninepu keon katitin ninye kumok keesa ena ishomo atumia iropiani alang' inaduo naa niyeu nintumia.

Ore petayioloki oleng' inkiasitin ompisai esimu, naa kajo sinanu inchere mokire oshi taata etae oltung'ani lemeeta esimu kegol oleng' inepu oltung'ani lemeeta esimu, naa ore eh teniton aitumia iropiyiani e cash naa kelo neeku kegol amu ito ae withdraw iropiyiani aitai nena ropiyiani tesimu naa keeta transaction cost sapuk neeku kisidai naake teniata teneirriwa iropiyiani amu inakata elelek naa ore sii iropiyiani nanapinapi tenkaina naa kelelek eimin alang' iropiyiani natii esimu amu ore iropiyiani natii esimu meeta meimin adakata amu ata inye tenimin ina simu initum ake olaini lino nemeeta oltung'ani loidim ata olotupurroyie ina simu miidim ae aiksesa ilo aini lino nitai iropiyiani amu meyiolo naa pin neeku keeta privacy amu meeta oltung'ani loyiolou likilo likilotu arr ajoki nchooki iropiyiani kuna nimbung'ita neeku kisidain iropiyiani oleng' natii esimu amu meimin pii naa kenyorr iltung'anak netayioloki oleng' amu kenyorr naa iltung'anak intokiting' sidain nemimin.

Ore naa eninko pintai iropiani te mpesa mpisai e airtel ote agent naa ilo ake olduka le mpesa nijoki oltung'ani peyie kintaki iropiyiani naa ing'as iyie aikilikuanu tenaa keeta ilo tung'ani iropiyiani amu kelo neeku meeta float neku ore pinkilikuani nikijoki eeh nilo mpesa ino nirony ewueji naigero withdraw money uh from agent ore piirony inewueji nii ningerr uh amount niyieu nintai tenaa kenkek tomon nilo naa ae withdraw iropiani nikinchori nena ropiani inonok neeku nejia naa inko tenilo aitai iropiani amu tolduka le mpesa ilo aitai naa ing'as aikilikuanu tenaa keeta nena ropiani niyu nikintakini.

Ore naa nanu aing'ua enkop oltung'anak loiremisho nikiata enkare naa kesha nikiata enkulupuoni sidai naa kaidim sii atejo airemisho inkolong'i kumok kake ore ena nabo nadamu naa atuuno irpayek kulo payek naa loinosieki orkiseri ashu idong'i peyie itai enkurma naa ore enikitaasa ashomo nikirem olchamba nikipik eh nikipik kuna seedlings naa orpayek naisho naa metubulu neaku kairemoki napik enkare anaake nesha naa enchan enkai neeku naa niki ore ore baada olapaitin ile ometabaiki olari obo niteru naa sininche abulu neku naa pii ometabaki ewueji naa kashomo aitai akesu ninkintai irmashakwani nikintai irpayek nikikesu ni nalo amirr irpayek kumok oleng natum iropiyiani kumok faida sidai oleng natalaa inye mpaka school fees nainyiang'u intokiting pookin nayieu ore enkae nikidumu ina kurma niki lelo payek nikindong aitaa enkurma nikinosaa tenkata erishata naado oleng neeku kaidim atejo esiai sidai ina oleng natishipakine kegol taa amu injitolea nipik irkeek kake keeta.

Kaidim naa sii nanu atejo keisidai enkitumia oo robotii tolchambai naa kaidim sii atejo mee sidai keeeta advantage neeta disadvantage amuu inchere ore enkitumiare oo robot i naa kitelelek eisia oleng' mintoki oltung'ani alo anauru alo airemisho oleng' pitum edaa amu kinaurisho ina siai oleng' neeku ore ii robot ii incho ake metaasa esiai ni guide naa nilo aas esiai pookin. Kake ore sii too irkulie tungana naa kejo ninche kulo tungana oingoru irkibaruani lenai seiai enkiremore kepuo naa ninche ajo mee sidia amu etoruo naa leo Tung'ana esiai neeku meeta oltung'ani loitoki aipot ninche metaasa ilo kibarua neeku keeku naa mesidai ninye te ninche amuu keeku kegira alau ee siai kake ore iltung'ana loosisho tekulo shamba i sapukin naa kitelelek teninche esiai.

Ore naa esidano enkiroroto ebiotisho toonkang'itie naata nkishu naa nchere kepuo naa kulo laramatak aayilou ajo kaji iko tenepuo aaramat nkishu enye metaa kibiot nemitoki nena kishu enye aaye peyie epuo aisho ninche faida nemitoki naa aapuo hasara neeku kaidim atejo kesidai oleng' tenepuoi ateng'en olorere eniko teneramat imali enye ajo kakwa keek eyieu nisho nkishu enye kakwa daikin eyieu nisho kaji iko pee eyiolou ajo meesidao ena kiteng' ashu ena kine ajo kaji nemuoi ashu kaji iko naa kalo shani eyieu nisho neeku kesidai tenepuoi aiteng'en biotosho naa kepuoi sii aiteng'en ajo kamaa biotisho

Ore naa nanu ormutandao lesimu layiolo ajo kenyorraa erewata oropiyaini tonkupi eboo oleng naa enkae app naji paypal ore paypal naa app naindim airriwaki oltung'ani lotii inkuapi eboo iropiani ketiu ake enaa mpesa tenakop tele osho lang le kenya naa kenyorra ninye meterewae iropiyiani airriwaki iltung'anak lotii inkuapi eboo nemekidung iropiyiani oleng naa kisidai naa oleng amu kiindim airriwaki iltung'anak linyi lotii inkuapi eboo iropiyiani nikindim sininche airriwaki niaku kaidim atejo ketii nena apps naa ikincho rriwai iropiyiani ampaka inkuapi eboo naa kisidain naa oleng ampaka keetae inkulie kumok ana noo sendwave naa kisidain naa nena apps oleng kenare ake neetae kenare niata sinye iyie makewon peyie ilo aret iltung'anak linyi ashu ilchoreta lotii inkuapi eboo.

Ore naa ena siai naa esiai nadung'idung'i mpuka te mashini, ore kuna puka naa inaatudung'udung'oki te mashini naa kitumiai oshi oleng' tenkop ang' tenkata naatai isirwai ashu aa tookuna sukuulini naatai nkera kumok amu keji paa ore iltung'anak laa kitumia nkaik aadungdung' mpuka nitelelekini esiai nitoki sii aaku ore enkata naa kumok iltung'anak te mashoi nemitokini aaya erishata sapuk edung'idung'itoi mpuka nitelelek sii esiai toowuejitin nijio isuukuulini neeku ore ena siai emashini ake epiki mpuka nedungdung' aitaa kutitik nepuoi naa aayierr.

Kaidim naa sinanu atejo enkiremore ena e cotton naa ore ena kiremore ibelekenye oleng tenkop ang amu ore naa enaa enegira teknolojia aikunari negira sininye uh abulu oleng amu ore naa apa iltung'anak apa loun ena cotton tenkop nitoki nekesu naa nemirr nore oshi taata etaa imashinini itumiae ne neke neunieki nekesunyieki naa nemiri neku iteleleka esiai oleng neku kaidim naa atejo ibelekenye oleng netaa oishi taata keetae intokiting naijo eh irkeek lopiki peyie itubulu aitoki uh oleng alang naa apa neku etaa keetae irkeek lopiki neetae fertilizer neetae naa ki keetae irkeek lopiki metaa kebulu oleng.

Ore na ena na eunoto entoki nayioloi anaa sunflower ore na ena na keuni nebulu nekesuni nitaunyeki eilata todua lolo anderera lenyenak nikumi ake nitauni eilata na eilata nanyor ltunganak oleng nemiri neinosieki ndakini ore si pidipi aitaunye lolo anderera lenyenak eilata nishori ngwesi minosa metaa ninche animal feeds nitoki si aaku kemiri lairemok netum iropiyani neaku esiai sidai ena oleng.

Ore naa enaiko tenalikio esimu natupuroyioki, naa nchere kalo irpolisi nalo alikio ajo, atupuroyioki esimu nayia ijin. Matejo tenaa kee Samsung A zero twelve nalo aliki ajo atupuroyioki ina simu naa ijin eyia oranki naliki ajo tiaji atupuroyioki naa tena kataa sii IMEI ina simu nalo naa aishoyo peyie itumiaki abung'ie ina simu eweji naati. Neeku ashu niosh sii esimu aoshoki safaricom nilikioo naa ajo etupuroyioki esimu ino peyie ikeni ina simu nemitokini atumia. Ni replace sii olainj peyie melo ake aoshokinye iltung'ana lomarei linyi ashu ilchoreta aa asie ibaa torok.

Ee keton ake aa kumok ltunganak opuo aked oldonyio tenkaraki nkaitin nalikini na ore kuna aitim na laapa aitin ani abudu ancestors lang neaku atan ake etii ltunganak opuo aked oldonyio na neya masaa enye naijo nkinejik naijo enaisho na nepuo apej enkima nepuo apejoo nona sucrifirces a nona masa eny peyie epuo aitau ana lasari kake ataa kutik ore ake kisudori kake atan ake etii keep traditional beliefs eapa atan ake ninche epuo ancestors apa loshomoita

Ore naa igolikinot naima iltung'ana omir lelo keek na inchere kegol entumoto ee market. Iltung'ana naa loopuo ainyang'u leo keek kelo neeku meeta ninche market nitoki sii akuu kegol entumoto oo lelo keek neeku naa kitokii akuu kitagol esiai enye. Ore sii enkae bae na nchere ketii iltung'ana laa kejo ake ninche mikiata iropiani naitosha neeku nkutik ropiani elak. Neeku kaidim naa atejo nena golikinot egira iltung'ana lomir ikeek lonanak aimaa.

Ore naa enaiko peyie aiter alak esile esukul ee HELB naa inchere ore ninye kuna ropiani ang'as toltung'ani lemeyiolo naa iropiani naalo oltung'ani aisilenu petumoki aisumare. Naa ore eninko peyie ilo alak kuna ropiani idim ashomo Huduma center ashua naa ilak tee online naiidim ake alo nilak inkutik ropiani naa keeta eweji nimput ajo italaa. Ashu ilo HELB portal aa keji oshi taata HEF nilo nigelu loan payment, ore pigelu loan payment nilo alak nena ropiani.

ore naa nanu ara enkera esukuul nalo sukuul nalo sukul tedakenya nashukunyie teipa neku kajo ore esaa natumoki ashomo atoriko oldia meshomo alolo naa isai enteipa narik meshomo alolo nelo uh tenaa kolturoto atoriko mehomo adol enkare niguranie ina are nalo naishosho endaa neku kaidim nanu atejo isai enteipa nanu atum ashomo atoriko oldia meshomo alolo amu nena sai aata isai naidim aa ahomo aata free time.

Ore naa kuna naa kaidim atejo irmatunda loji cashew nuts naa lokuto naa pii ekuto sere naa ore kulo matunda oshi naa kitumiae enaa endaa amu keponiki oltung'ani biotisho nitoki sii aaku kemiri netum iltung'anak iropiani neeku embaye naa sidai ena oleng amu kisho iltung'anak iropiyiani naa keponaa sii biotisho oltung'anak tosesen neku ilanterara kulo lenyenak itodolu naa ajo ekuto pii naa cashew nuts kunda are lonat koon naa inetipat naa pookin oleng.

Ore na ena na kaidim atejo enkiremore ena naloito dukuya tenewueji na kaidim atodua enkiremo sapuk nadolta ldonyio nakadolta na ajo esiai sidai ena etonyua olopeny eleshamba na nepik ambaka irrigation entoki naji drip irrigation ena naim irpaipi enkop neshoro ntapuka pookin ore ena naminyali enkare kitobirari enkare Oleng pemeitoki aishangitie enkare ,kisave ena drip irrigation enkare oleng na kaidim na atejo esiai sidai ena na kisho ltunganak orpiyani na kishoru si ni endaa sapuk tolosho.

ore naa ena siai naa esiai omposho, imposho naa endaa nanyae naa ena naa ore enikoni tenetumi imposho naa aing'as oltung'ani airem olchamba ninyang'u naa seedlings omposho niun nena poosho tolchamba tewueji nituturo naa ingumot ninukaa nipik enkare naake ore naa duo iyie ira olai olaremo olaramatani nilo anyok apik kuna posho inonok enkare oleng nimpalilia naa nipik irkeek peyie irishe inkukunik nirishie enkijape neku naa nilo airemoki aitobiraki ampaka nebulu naa nilo akesu impoosho nilo naa aitaa endaa tenebo ormarei lino ashu ilo naa amirr peyie itum iropiyiani neku kaidim atejo esiai ena omposho naa esiai sidai oleng naa kiremuni peyie etumi.

Oree enaa siai naa kaidim atejo eminji naa ena. Naa ore eminji naa edaa nanye naa eda sidai oleng'. Edaa tamu oleng' naponiki oltung'ani biotisho osesen neeku kaidim naa ake atejo ore enaikoni tenetumi inaa daa naa kiremi siibake ninye tolchamba, ilo ake ning'oru ilanterera ashua naa seedlings nilotu niun naa nipik enkare anake nipik emboleya, nipik irkeek loorishie nkukunik peyie menya naa ning'or naaduo aitobiraki aramat olchamba lino niramat eminji no ometubulu ninyanya ormarei lino ashu ilo naa amir pitum iropiani.

kaidim naa sinanu atejo ore QR code naa enkiti ake pisha naa naijo rectangle naa iwosh empisha aitumia enkae simu ashu camera nikilo naa inye aitoduaki intokiting duo niyieu naa kisidai naa QR code amu kitelelek esiai oleng metiu anaa tenintumia links amu matejo naaji tenaa keeta empisha niyieu nidol ashu video niyieu nidol matejo enenkisuma ashua ine biashara naa ilo naa naaji uh aikilo naaji oltung'ani airriwaki link naa ninye ilo aitumia adolie enaduo baye naa ore peku iyata QR code idumu ake esimu ino niwosh ina QR code empisha naa nelo naa abolu nana vidioi ashu impishai ashu ae toki duakeyie iyie iyieu nidol neku kaidim naa atejo ore elaata e QR code naa esiai sidai oleng.

Ore naa tene naa kaidim atejo kelio intasatin ashu inomama naa natii atua ewueji naijo kikenoro nishopito nkilanik nanyori ne naitodolu naa ajo keeta esiai natii naa etii ore ena wueji natii ninche ketii irbakulini kumok lopising'aro naa nibung'ita ninche inkalamuni onkardasi itodolu naa ajo keeta information ashu embaye naigerito naa ninche nagira naa ninche ae note down keeta enkikenare naasita ashu esiai naigerito naipirrta kulo bakulini pookin lotipika ebaiki naa keeta ilanterara ashu lotipikaki enewueji neku kegira ake adol ajo kegira aigerr ajo ore orbakuli loje neeta kulo anterara ashu eeta kulo matunda ashu eeta ena baye neku esiai naa enetii ninche kelio ajo esiai etii amu ishopito naa nkilanik esiai nelio ajo ki serious kulo tung'anak oleng kegira aas entoki naasita te te seriousness oleng.

Oree naa ena siai kaidim atejo, ee ore entoki nagira alo dukuya ang'as naa kegirai apikaki ilotorok eweji napuonu ninche aishore aitayu enaisho enye. Naa ebae naa naidim atejo kelo dukuya too muruan kumok oleng' naa enae sidai amuu kepuo iltung'ana atum enaisho napuo amir ashu napuo aitumia tolmareta lenye, amuu ore ina aisho olootorok naa enaisho sidai oleng naa kitamu oleng' naa ore kulo tung'ana naa kelio ajo etererenate oleng' amuu meyiou neng'or ilotorok. Nishopito mpaka noshi tokitin onkaik, nishopito tonkitin toolukuny arip naa ate peyie meng'or ilotorok. Neeku esiai sidai enaa amuu siai naa iropiani egira aing'oru wee edaa nanya tenebo ormarei lenye.

Ibelekenye naa ena siai oleng' tenkop ang' amuu ewuo naa dii apa technology enkop ni replace naa iltung'ana loo siatin onkaik. Ore ena siai kelio apa ajo kegol amuu idol ajo kisapuk olchamba kisapuk enaa greenhouse oleng'. Neeku ore pedumu ninye ele too oiroshi neeti enkare nelo abukoki kuna tapuka pookin kenauru naa si ninye oleng' hoo naji eyou iropiani paa kinaurisho naa oleng'. Neeku kajo ibelekenye ena siai oleng' etaa ketae imashinini napik , ataa ketae imashinini napik ake intapuka enkare neetae entoki naji drip irrigation neeku kaidim naa atejo ibelekenye oleng' amuu mokire emanaa oltung'ani apik intapuka enkarea naa ibelekenye naa technology nitelelek esiai oleng.

Ore na entoki nadamu tanadol ena na enkiremore ena, kelio ajo olchamba ele na ore enkiremore na esiai sidai oleng naisho ltunganak iropiyani nisho ltunganak endaa nanyaneaku kaidim na atejo esiai sidai ena oleng, ore ake peitobiraa oltungani esiaienye enkiremore, neramat olchamba lenye anakaidim atadua ajo etaasa ninye drip irrigation pemita enkare abori nona tapuka enyenakneaku esiai sidai ena amu kegira na sinye aitobiraa enkare pemilo aishangitie naaku kaidim atejo esiai sidai ena oleng, kelio ajo keeta kunabtapuka biotisho sidai na kelo aisho eleairemoni ropiyani nelo aisho endaa nalo anaya ninye teneno ormarei lenye.

Ore sa ninye enasia kaidim atejo kiremi na kulo anderera aakeji ninche grapes naore enkiremore e grapes na keasi oleng tokulie oshoi lakesidai climate neaku ore enikuni kiremokini ake enkop lanterera le grapes neaku seedlings sidan neuni sininye tolchamba idipaki airemo ore pebulu neramati na aitobiraki nepiki irkiek pemenya nkukunik nepiki enkare aitobiraki esiai sidai ena na kisho ltunganak iropiyiani na kesidai tebiotisho oltungani neaku na esiai sidai oleng.

Ore naa ena siai naa kaidim atejo esiai enkiremore ena naa irmatunda naa kulo laa kaidim najo irfakadoni naa kisidai naa irfakadoni amu kisho oltung'ani biotisho naa ke ore sii peepuo amirr kulo naa kisho iltung'anak iropiyiani iropiyiani naa naidim ataasie nkulie baa kumok oleng neku kaidim ajo enetipat ena siai oleng amu kitoti iltung'anak nisho iltung'anak iropiyiani naa keretu sii olosho oleng naa keeta biotisho amu kitobirr osesen neku kaidim ake atejo esiai sidai ena oleng.

Ore naa ena siai naa kaidim atejo esiai enkiremore ena naa inchere, adolita entasat natii atua enkaji naji greenhouse. Itashito ena tasat nelio naa ajo keshipa oleng' amu ore ena siai naa esiai naitishipisho oleng' amu kisho olosho endaa. Neeku ore iyata enkaji naijo ena nauno ndaikin nemepukoo akata ormarei lino nae ilo sii atum iropiani eimu imirare oo kuna daikin nilo aitoti ormarei lino, nilo atum iropiani nintaas ntokitin pookin niyeu.

Ore naa tene kaidim atejo kadolita orpayian ashua oltasat lotii olchamba etii naa ele lee olchamba lenye nelio naa egira aing'uraa intapuka enyenak ebaki neeta olchani logira aremoki ashua naa egira naake alenoo nitai naa loshi tapuka torrok nainyial inkulie naa nileeno naake olchamba lenye aing'uraa tenaa keeta inkukunik nainosita intapuka enyenak neku kaidim atejo esiai sidai esita ele lee naa esiai nare narikino nanarikino nees.

Ore naa tene naa kaidim atejo kadolita olchamba sapuk oleng olchamba louno irkeek kumok oleng netii inkishu olasho logira adaa tiatua embaye naa ena naitiship nanu oleng amu kadolita naa ajo etonyua olopeny lele shamba oleng amu etaramata ele shamba metubulu kulo keek aitobiraki nepik inkujit enyenak aitobiraki naa neyau inkishu enyenak olasho lenyenak metadai tenewueji neku elio naa ajo esiai sidai esita etaramata inkishu enyenak kelio ajo kisapukin kelio ajo eramatita pokitoki enyenak amu etubulutua ampaka lelo keek lenyenak naa sapukin inkujit elio naake ajo esiai sidai eesita eramatita imalin enyenak.

Ore naa enaiko peyie aisum iltung'anak ena siai naa inchere kalo naa ang'as aliki ajo kanyio paa sidai eunore orkeek kanyio paa enetipat ena siai tolosho lang le kenya nalo naa aliki ajo ing'as apik ilanterara lorkeek metang'asa abulu negolu maate etii atua empuya narok naijo ina peyie mepuo iltung'anak aroro tenilo aun tolchamba lino eton etu ing'as aitubulu ina ilo lanterarai metang'asa agolu metaa kibung enkop naa ore peroro ashu peshoroo intoking nemeye naa kidim neeku kidimu intokiting naijo enkolong osiwuo naa ina oshi peng'as apik atua peng'as agolu ore piidip nilo aun naa niramat duo nipik enkare nipik empoleya naa nipik ni niremo nipik irkeek peyie menya naake inkukunik nilo naa aramat aitobiraki ometubulu pii.

Ore eng'eno arashu imbaa niyieu peyie iyas ena siai naa keyieu niyiolou esiai oramata onkishu nee keyieu ning'as ayiolou ajo ore inkishu naa imali naa etipat oleng amu kisho iyiok endaa nisho iyiok kule nisho iyiok iropiyiani neku kenare ake neramati oleng neyieu naa niyiolou ajo keeta inkishu biotisho enye kelo nemuoi sininche ketii nkukunik naok osarge nisumbua naa ninche oleng neku keyieu niyiolou ajo kaji inko peyie ijurru nena baa naa kakwa keek eyieu inkishu kakwa daikin eyieu neyakini kaa kata enare nimpotu orkitarri lonkishu meu aing'uraa inkishu inonok naa nebak naa kenare ake niramat ninare niyiolou esiai onkishu amu kisidai oleng neeku keyieu ake niyiolou ata enkata namuoi inkishu inonok ata enkata naata inkukunik nagira aisumbua ninche anak anaa osarge nenare ake niyiolo enintas inkishu inonok.

kaidim naa sinanu najo enetipat ena baye oleng tolosho lang otemurua ang kira yiok irmasae lopik inkishu tiang naa kenare naa oleng niramat inkishu inonok nioshoki olchani anaa baada olapaitin ooje kenare ake nigira awoshoki olchani amu ore oshi inkishu kelo netum inkukunik nawok osarge naa kitasas enkiteng ino kitasas ampaka neya eh neya metua amu kewok osarge oleng nitaa keshal neishu nguvu neeku meeta ina kiteng ino biotisho neku kenare ake nias ena baye tonkulie katitin naa tonkatitin kumok oleng peyie ilo naa aramat imali inonok.

Ore naa ebae nagiraa aasa tene kelio iltung'ana irpapaini onkituak looti olchamba, ore ele shamba naa olorpaek. Kelio irpaek loiteritua abulu etun eitu ebulu pii, kake eton egira abulu. Neeku kelio iltung'anak laijo keshipa, laijo keyiou neyiolou, kegira ashipakino ena siai orpaek oleng. Neeku kegira ninche aleeno kulo paek ajo kaji egira aikunari tebulunoto. Kadolita ajo kegira aramat nenapita inkulie ibukuin onkardasini ajo kegira naa aleno ajo kegira aiger ajo kainyoo enare pitoki aas peyie aramat naa kulo paek zaidi. Neeku kaidim atejo ilaramatak kulo , ashu iltung'ana naa loetuo adol esiai enkiremore orpeak ajo kaji ikunari nigerito naa ninche tobukuin enye, peyie epuo sii ninchr aas too nkulie wejitin ashua epuo naa alikio aliki kulie tung'ana opuo ninche aiteng'en.

Ore naa tenadol ena siai naa ore tenewueji kadolita iltung'anak aare ore obo naa olamirani lolduka ore olikae naa ologira ainyiang'u ore ele duka nebore irkeek laa kitodolu naa ajo irkeek looramatieki ng'uesi elio indaikin naatii irkuniyiani ajo naa nanu ndaikin nena oonkishu ashu aa naa embolea e fertilizer olchamba. Neeku kaidim atejo kaitadamu nkolong'i nashomo olduka alo naa ayau irkeek lalotu audoki nkishu ashu ntare ashu enaa enalotu apik ntapuka ainei tolchamba, neeku kaitadamu esiai enkiremore o esiai nataramata nkishu o ntare.

Kaidim naa atejo ore ang'as entoki nagira aasa tene naa kelio iltung'anak laa kelio ajo iltung'anak letipat oleng enaa enaishopote ninche wesiai naasita naa kadol ajo ibung'ita irkuniani lotii indaikin lotii inkurman naigero hybrid neku kitodolu naa ajo esiai etipat ena amu egira kulo tung'anak apuo aishooyo kuna daikin ashu amirr aisho olosho endaa napuo aanya neku kaidim atejo enetipat ena naa kenare ake ne ne neiteng'eni olosho ajo kenare ake neret iltung'anak ata tenees isiaitin sapukin nepuo naa ninche aretu olosho nepuo aliki ajo kanyio paa enetipat siaitin naijo kuna napuoi aishooyo indaikin aisho olosho ashu aiteng'en iltung'anak ajo kakwa mali isidain kakwa daikin sidai tebiotisho enye otebiotisho oramatare oo ong'uesin enye.

Ore naa ena bae kaidim atejo, kelio ajo keeta ebae toronok nataase tene etii iltung'ana loshomo naa tenyorotaa ee ate nemijalie irkulie itlung'anak, eshomoito lelo tung'ak apuo aitobir fertilizer naa nemesipa, fertilizer nemeret iltung'ana, fertilizer naa ki fake naa. Naa ore ena fertilizer kelio ajo eitu eret iltung'ana. Kegira ake lelo lamirak aitobir, nemiraki iltung'ana peeyie eret ninche nepuo ainyal irkulie tung'ak ai waste iropiani enye nemepuo aret intapuka enye. Neeku ajo naa nanu kisidai oleng tenelikini iltung'ana ashu ilaramayak aliki naa ajo kenare ake neeku sii ninche makini epoito ainyang'u kuna tokitin enye naret ninche tolchamba ashu teramatare amu ketii iltung'ana laa biashara ninche eesita. Mijalie kulie tung'ana kake kijalie ake ninche aate. Neeku kenare ake nepuo ninche akuu careful.

Ore naa embaye nagira aasa kaidim atejo siinanu etii oltung'ani lotii atua olchamba sapuk loshai ore taa ena naa imbenek taa kuna eshai kuna pookin nanyori imbenek sidain oleng imbenek nanyorr inkonyek imbenek sidain naitobirr shai neku kelio oltung'ani logira loota mh o orbene sapuk oleng tenkoriong nelio is a naa egira aitai kuna benek epikita atia ilo bene neeku kitodolu ajo etabawua enkata nakesuni kuna majanini neeku elio ajo esiai sidai etaasa ele lee esiai sidai etaasa ele osho lenewueji amu etaramata ena shai ena kuna majanini eshai ometubulu neku naa esaa nakesuni neku kelo aisho ninche iropiyiani oleng nepuo sii atum majani naokie ninche shai neku esiai sidai ena sapuk oleng.

Ore naa enaiko tenaitobir ena naa kaidim sinanu atejo, enjugu ena enaa enadolita tene. Naa ore enjigu naa kemiri naa kangasi aaun tol'chamba. Ore enikoni tene uni naa ilanterera epik enkop, nishori metubulu, neramati, nepik enkare nelo naa oltungani alo naa akesu kenyake teneeku eotok, nintayu tiatua nena kutiti tokitin enyanak oshi natii, nikesu olchoni, nintayu ilanterera lotii atua. Neeku kaidim atejo entoki sidai ena amu kitobirieki intokitin naijo noo peanut butter naa entoki ina naitumiyai badala nilo nintumiya blue band apik emukate aa bofulo nilo naa apik peanut naa kitobiruni tekulo anterera looji njugu.

Ore naa kadolita ajo ketii oltinga sapuk otii enewoji, naa ore paadol ena ore entoki nalotu indamunot ainei, naa eunoto entoki naji olkikua. Ore olkikua naa ilmatundai sidai oleng',loret tebiotisho oltungani nisho iropiyiani naa kajo naa sinanu esiai sidai oleng',naa ore ele tinka naa kisaidia ashu ele trakta naa kisaidia oleng' tesiai enkiremore, nelo aitelelek esiai enaa saai egira aisaidia asotu kulo mashakuani muj, nepik atua oltinga. Neeku kajo naa sininye nanu esiai sidai oleng' ena nanare ake nikias, nikingoru iltingai peyie menauru iltunganak oleng'.

Ore eninko naa peyie intobirr kulo aa ilmosor naa kulo etii iloibor etii ilnkirroin. Itodolu naajo mee lukunkuni naanyanyuk naatoiutuo, ore kulo loibor elukunku ekienyeji naitoiwuo, ore kuldo nkiroini naa elukunku e broiler natoiwuo. Enyaanyuk taake pookin amu ilmosor kake kulo loibor naa ninje esidai aisul amu ninje loota nutrients amu eitu ninje eudi. Naa ore eninko peyie intobirr naa ilo ake apik enkare enkima, nintadoiki ilmosor linono, nintokitokie peyie ore ake peeton ildaikani tomon oimiet nilo aitayu, nintobir enkiti kachumbari teboo nilo aaku ninye ore pidany olmosori lino aitayu inkinyat eboo nipik naa ina kachumbari peeku sidai naa peeyau iltunganak kumok oleng' minosa ilmosor, amu kenyorr iltunganak ilmosor oleng'. Neeku intokitotokie ake ninjo mitootua ildaikani tomon oimiet etii atua enkima nagira aitoktok etii enkare.

Kang'as naa aliki oltung'ani ajo ore enkiremore naa kisidai oleng keret oltung'ani keret amu ikincho endaa nisho ormarei lino nilo amirr nitum iropiyiani naa ore sii enkae baye ore eninko piunisho anaa sai kuna poosho ilo ang'as aturr enkop nirem nipik ingumot nipik ilanterara ashua naa intapuka inonok kuna seedlings ang'as ni nituuno tenkae wueji paa igira aidurrunyie ni nintubulu naa apik enkare oleng nipik empoleya nipik fertilizer naa nilo naa aramat nipik irkeek pirishie nkukunik nirishie nkukunik torrok naku kajo naa nanu esiai sidai ena naa kenare ake neyiolo poki tung'ani.

Ore naa ena siai eneikunari temurua aang,' naa kaidim ake atejo kisapuk oleng' temurua ang' amu kikimok ilaramatak nenyorr iltunganak enkiremore, nikiata enkare sapuk, nikiata naa enkulukoni sidai oleng'. Neeku kajo naa nanu kiremi ake enkop, nirem aitobiraki nepiki ingumot, nilo naa apik seedlings inonok ashuu anaa inkutiti tapuka nitangasa aun ashu naa ilo naapik embeku. Ore naa piidip ninukaa neeku ore esiai ino naa piipik ake enkare, nileenoo, nipik embolea, niwoshoki olchani peyie menya inkuukuni imbuka inono ashu aa naa intapuka inonok. Neeku kaidim atejo esiai sidai ena, naa esiai nanare neas pooki tungani.

Ore naa enasiai naa enetipat amu kajo naa nanu adolita entasat natuuno ilpayek lenyanak, netubulutua ilpayek lenyanak aitobiraki, nelio naajo, eeta kulo payek biotisho sidai amu idolita naa ajo eramatita ena tasat ilpayek lenyanak. Epikita kulo payek lenyanak entoki naaa najo nanu fertilizer peyie elo aitubulu ilpayek lenyanak nelo aisho biotisho sidai, neponaa naa ninje. Neeku kaidim atejo esiai sidai ena nanare neas iltunganak amu ore fertilizer naa kisaidia tembulunoto oo kulo payek oleng', neeku kajo naa nanu kesiai sidai nanare neas pooki tungani oasita esiai enkiremore oopayek.

Elio naa oltungani ashu aa naa oltasat logira apik intapuka enyanak enkare, ore naa kuna naa enkiti nursary bedding enye, elio egira apik tolbaket enkare kuna puka enyanak. Neeku esiai sidai easita, neeku naa egira aramat apik enkare imbuka enyanak natuuno eton aa kutiti, neeku kelio ake ajo aton aa enatuunie neramatita naake. Egira naa ninye aramat oleng' apik enkare. Esiai sidai ena amu kelo aisho endaa kenyake tenebulu nelo aisho iropiyiani tenelo naa amir kuna puka enyanak ashu anaa entoki naba enaa enatuuno.

Kaidim naa atejo ore embae nagira aasa tene naa etii iltasati waare arashu ilpapayini loipimito imboosho itumiya olbaket nepik olkuniyia, naa kelio naajo iremishote kulo tasati nekesu imboosho enye, neeku enkata naa napuo ninje amir imboosho enye ashu aaya ilmareita lenye peepuo ninje aanya. Neeku embae sidai ena, epikita aitobiraki atua ilkuniyiani egira aitoris, ipimito ejo naa peepuo amir, ashu egilita peeya kila olmarei lenye.